Mĩgũnda ya kĩrũrĩrĩ nĩ ĩrehaga mathĩna ma ũkabira, thĩna wa mĩhaka harĩa ĩkinyĩte. Wahota kũrĩma mĩgũnda ĩno ya kĩrũrĩrĩ na mũndũ wa kĩũnũhu oke ta mathaa ma ũtukũ, magetha maku hĩndĩ ĩyo nĩ makũrĩte wega biũ na nĩ ekũhota rĩngĩ kũmaiya kana akũnũhe amatinangie, kana ekĩre kĩndũ kĩũrũ mathũke.

Arĩmi a mĩgũnda mĩnini matihotaga kũona title tondũ kwa mĩgũnda, title no nginya ĩkorwo ĩkinyĩtie kĩwango kĩrĩa gĩa kuma title, ni getha title yake ĩhote kuma. arabu ndangĩhota kũrĩma indo ciothe iria arenda, kogwo ĩkamũhinyĩrĩria, ona ekwendaga kũrĩma kĩndũ gĩa gũtwara thoko, agakorwo ndanahota nĩundũ wa mũgũnda wake kũnyiha.

Nĩtũkoragwo na gĩkundi gĩcagi-inĩ, kĩa ũrĩithia wa ngũkũ. Na nĩ tũhotete kũgũra incubator ya gũtũrĩkithia tũcui. Tũcui twatũrĩkithia nĩtwendagĩria arĩmi twĩ tũnini mũno. Na mbeca icio tũgacitwara bengi. Na nĩ turabanga rĩu tũgũre incubator ĩngĩ, o gũgĩthianga o ũguo mũndũ wothe wa kĩama akorwo na incubator yake ya gũtũrĩkithia tũcui. Na nĩ turutaga wega.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra kũgĩa na kĩgĩna na kũgĩa na mbeca cia kũhingia mabataro makwa nĩ ta kũrĩma irio cia mũgũnda ya thũkũma ngwatwara thoko hamwe na mboga ngathiĩ ngendia ngona mbia cia kũhũthĩra na mabataro makwa arabu nĩ ngũraga ta mbũri ngamĩrĩithia yakinya kĩwango kĩna rĩ ngatwara thoko na ngona mbeca cia kũhũthĩra arabu nĩ ngamaga iria ngatwara ndĩri na ngareha mũico wa mweri ngona mbeca ciakwa cia kũhũthĩra mabataro makwa

ĩĩ nĩ ndĩ ndona nũgũ ĩkĩrĩa. Na mũrĩre wayo ndũkoragwo wĩ mwega tondũ, onokorwo nĩ ta marigũ ĩrarĩa kana nĩ mbembe, yũnũraga mbembe handũ ĩrĩkie mbembe ĩyo kũrĩa rĩ, ĩkarĩa nuthu kana hanini ĩgacoka ĩgate mbembe ĩyo ĩkauna ĩngĩ. O ta irigũ ndĩrĩkagia kũrĩa irigũ rĩu, koguo nĩ kwananga yanangaga indo handũ ha kũrĩa. ĩrĩaga manuthu manuthu, ĩkoragwo na mĩtugo mĩũru mũno.

Atumia a gũtwarithia nduthi makoragwo marĩ anini tondũ wa mbere, kuma tene moonetio mawĩra ma gũtwarithia nduthi nĩ ma arũme. Haya, wa keerĩ, matiĩyĩtĩkĩtie, nĩmakoragwo na guoya mũndũ onaga ta gũtwarithia nduthi ĩĩ, angĩgwa nayo no ĩmũgere ngero. Wa gatatu rĩ, tondũ mekagĩra nguo, na aingĩ matiĩkagĩra mĩbuto. Koguo nĩmaiguaga mena thoni.

Thigũkũ cia ũndũire nĩ citũmaga andũ a kabira nyingĩ matũngane handũ hamwe, macerekere handũ hamwe arabu makarĩanĩra, na hĩndĩ ĩrĩa mararĩa nĩmahotaga kwaria na makaria maũndũ marĩa maũndũ marĩa mangĩhota gũkũria itũra rĩao, na koguo makainũka makenete na mũndũ uma na thĩna-rĩ, akahota kwĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ, akahota kũmwĩra kana akamũteithia.

Wa mbere akinya yunivasĩtĩ, manjie kũrĩa kana nĩakinyĩre kĩrathi kĩa Form Four. Auga ni akinyĩte kĩa Form Four na akahetũka, eke maratathi make, anengere mũndũ ũrĩa ũramũria kĩũria kĩu nĩ getha amarore. Amarora amathũrime wega, acoke amũrie kana ena kĩbandĩ. Okorwo ena kĩbandĩ aneane, nĩ getha ahote kwandĩkithio kũingĩra yunivasĩtĩ.